Ele kitudoito ketik en korenyon kotiyen gee bik alak kochobe betit ak ityo koserserchi tenderek anan ketik choton ,tenderek ab ketik choton en betit noton korun korut kityok ko kitutunote, bik alak komuch kosur seleleishek kou yekikere ole kokokijopto en pichait nemiten, yekokisur seleleishek kindet tenderiat aketukul anan kinde keti aketukul en yoton ak ityo ichop kit neimuche ireisen en eleu nekekechopte nebo betit akoi yon ikere ile kokokimit ketit iste kioto sikonyorchi gee asista yon mii kou noto iker kila ile kenake beek.

Minsetab keetik kobo komonut kot missing, ako keetichuton Kotor etech kokonech ropta. Keetik kora komuch keboishien kebetyingei kwenik. Keetik komuch kochob emet anan kochob environment kokararanit. Keetik kora en biik chechang koimuche imin ialde asikotoretiin inyorchingei rabinik chechang. Kora en bik alak komuch komin yekakoyechekitun itil ak itechen gorik. Keetik kora kotoretech kokonech ropta en eletamkemwoito kila .kora ketik kotere kora komakila ngungunyek, komanyokola beek yon korobon komuch koter beek. yon korobon ropta newo komuch okot konyon koib tuguuk en imbaat, aanan koibto okot gorik. Kewelutik cheimuche inyoorchigei en minsetab keetik komuch inyorchigei ketik alal komuch kogagee komosob korut en ngwony. Kora koimuch inyorchigei tuguuk cheu kemeusiek anan koimuch okot en keetik alak inyorchigei, keetik alak komuch koyomyoo missing'.

Koimutiik cheimuch inyorchigei yon ichengee rurotet anan yon ichenge ruruutik chemoche kochang. Ko imuche inyorchigei tuguuk, cheimuch koam minutik anan koim minuutik en imbaar kou kuutik. Kora koimuche koinyorchigei tuguuk cheimuche koit like kou kemeut, anan kou roptaa newoo neimuch konyon kobaar tuguuk, anan koyai kora koyomyoo. Kora tuguuk alak cheimuche inyorchigei yon ichenge ruruutik chechang. Koimuche kora inyorchigei cheu uinwekab mionwogiik anan uinwekab toriitik cheimuch konyon Kwan en imbaar yon imi ichengchinigei ru rurutik chechang en imbarengung.

Asibut bandek che chang koyochei kora ikere ile bandek keminei eng arowek achon nimeke ak arawet aino bandek kora koyoche ikere ile kamin biik bandek eng ele imine kou noton ko imuche ikes bandek che chang kot kimin bandek ko inyekee komamii chii nekamin ko imuchei konyokoam ng'okik anan okot koam toritik kora yochei iker ile imbaret ap bandek kakisember bandek netai ak nebo oeng kotko tam kesemberi kou noton en korengung kora koyochei iker ile bandek kokemin keswek che choton memuchi imin chito keswek yekemin keswek che choton chekere ile tam konomekee ak ele imiten ko imuche inyorchikee kesutik che choton kora bandek koyochei iker ile kekerer pirechishek anan kechop birechishek ndaitu ropta nda koyoitu ropta koimuche ikere ile mabar bandek eng mbar.

Tukuk che imuch kotobok bik ele kikertoi en pichaini kekere kikere camel ana akekere lakwet anan kwondo ne kama rokoet tab camel tukuk chemile kabisa kekere en ireyuu komelewet nemomii koibiur koyam kabisa nemomii beek anan kotok kele motoroboni lakini kikere ketik cheyechen chekororon missing kotok che nyolilen koraa kekere tukuk cheu neko cheruote en ole moikolo kiteno, kit nemile bik ko omen nee anan yee nee tuku chutok kotko miten kounitok komomiten ropta kotko koronekitun kou niton.